Ore tenyamali naipirta enkilepata economy tekenya naa kaidim nanu najo peretu iyiok ilarikok lang apa nikitegelutua tenkilepata economy aa peiteleleliaki iyiook isiatin aa pee disc, pee eimakini tebunge ashu tesanate enikoni peretuni inkelp, pitadouni enkilepata operetuni sininye yiok otolosho lekenya amu kingira aimua te tenakilepata nailepita economy, kegira ailep oleng' enaa mikindim ninye ataretu ate, kegol oleng' kegol economy.